Mbĩca inĩ ĩno kwĩna mũndũ maingĩ ma gũkenania, kũona atĩ nĩtũrona atĩ andũ aya nĩmokĩte hamwe na nĩgetha matũĩke atĩ nĩmarakũngũĩra mũndũ ũyũ, kũona atĩ nĩ tũrona ũyũ nĩ ũhiki, na ũhiki inĩ andũ a mũhĩrĩga a mĩena yothe ĩrĩ nĩmokaga nĩgetha matwĩke a kwamũkĩra, magĩkũngũagĩra andũ erĩ arĩa marenda kũhĩkanĩa kũona atĩ nĩgũkoragwo na mũhiki, na mũhikanĩa, na nĩtũonaga atĩ mũhikanĩa no ngĩnya oke na nĩgetha matũĩke atĩ nĩ makwamũkĩra mũhiki ũngĩ bamĩrĩ inĩ yao, na haũ nĩ ho matũĩkaga ngĩnya agũka na andũ arata na andũ oothe a bamĩrĩ na a mũhĩrĩga wothe na nĩgetha ngĩnya andũ amwena wa mũhiki nĩmokaga hamwe na magatũĩka atĩ nĩmakũheana, mũirĩtũ wao na nĩgetha atũĩke nginya wa gũthiĩ bamĩrĩ inĩ ĩngĩ njerũ kogũo arata na andũ a bamĩrĩ othe nĩmokaga hamwe nanĩgetha matwĩke a gũkũngũĩra mũthenya ũyũ hamwe.

Nĩ tũrona atĩ mbica-inĩ ĩno, maũndũ ma bata nĩ maingĩ mũno, kuona atĩ haha nĩ ũtuĩkaga atĩ no nginya ũkorwo na mũtambo wa tekinoronjĩ, onokorwo nĩ thimũ, na nĩgetha ũtuĩke wa kũruta wĩra ũyũ, ũtagũtinda ũgĩthumbũka. Na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũkũruta wĩra ũyũ, no nginya ũkorwo na ũmenyo, na ũũgĩ wa gũtũmĩra mĩtambo ĩyo ya tekinoronjĩ, kuona atĩ mũndũ no nginya akorwo athomithĩtio ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũmĩhũthĩra, kuona atĩ ndĩkoragwo ĩĩ ũndũ mũhũthũ, na no nginya ũkorwo na na ũũgĩ ũcio. Na ningĩ ona no nginya ũtigĩrĩre atĩ kũrĩa ũrĩ, kwĩna intaneti njega, kuona atĩ no nginya ũkorwo na intaneti ĩkũnyita wega, na nĩgetha ũtuĩke wa gũka kũndũ ta gũkũ, no ũgatuĩka wa kũihũria kũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũihũria, kuona atĩ mũndũ nĩ atuĩkaga wa gwĩtio indo nyingĩ irĩa citiganĩte, ta namba yaku ya thimũ, namba ya gĩbandĩ, ona ningĩ nĩ ũtuĩkaga wa kũrio nginya kũndũ kũrĩa wĩikaraga, na bũrũri ũrĩa ũkoragwo, na nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũihũria o kũndũ guothe.

Mbica-inĩ ĩno, nĩ tũrona atĩ kũrĩ na atumia marũgamĩte hamwe, na andũ aya mokĩte hamwe nĩgetha matuĩke a gũteithĩrĩria andũ, kuona atĩ ona mena indo irĩa makũhe andũ. Nĩ tũrona nginya mena macuka, na maburana, na nĩ tũrona nginya nĩ mena maguta maigĩte hau metha-inĩ ĩyo yao, na nĩ mamĩthakarĩtie. Na andũ aya nĩ mokĩte hamwe, na magatuĩka a kũgũranĩra indo ici, na nĩgetha matuĩke a gũteithia andũ aya makoragwo na andũ ta atumia, na andũ arĩa nginya makoragwo na wathe, na nginya andũ anini, na nĩgetha matuĩke a gũteithia andũ, na mathĩna marĩa menamo, kuona atĩ andũ no makoragwo na mathĩna matiganĩte, na andũ aya nĩ matuĩkaga a gũka hamwe na magatuĩka a kũhe mũndũ o kĩndũ kĩrĩa makwenda, kuona atĩ nĩ magũrĩte indo ici marĩ othe hamwe, na nĩgetha matuĩke a gũteithia andũ arĩa matarehota.